Jogo mange'yo ka, gin kachiel kod Olen Kaiseri gi Olen Saitoti. Olen Kaiseri ne en jagoro maduong' e migao mar arita mahiye e piny mar Kenya, kendo Ole Saitoti to ne en jagoro maduong' e migawo mar puonjo e piny mar Kenya.

Gino manyalo puonjo japur mapitho kit anguro mag gini gie, en ni kinde duto japur ongi'ni aluora mag pithoe angu'rogi en aluora maler kendo ongiyoni chiemo kod pi magiyudo ler kinde duto, ma miyo gengo'negi tuoche manyalo monjogi kendo negogi. Gino marariyo manyalo puonjo japur en ni ongi'ni kanyo ma gipithoe angurogi ochiel motegno magengo' lee mag bungu kata mag pach mamoko manyalo monjo kendo negogi okdonjie, To maradek gino manyalo puonjo japuro onigo ongi' en ni seche duto legi oyud yethe moko manyalo gengo'negi tuo manyalo monjogi, gin kachiel kuom diek kata twoche mamoko mamonjo anguro machalo kamagi kinde ka kinde. Marangwen ni en ni ingiyoni angurogi kama ochielnegi ok giwuogi kendo ruore gi le mamoko mano manyalo hinyogi kendo manyalo donje e kargi kuma gidakie maketh chiembgigi.

Gino matimore kae, en ni miyoni othi chiko pi gi punde gi kubni e kulo, bang' kosechiko pi ma oyie kuom punda to koro omiyo pundaneno pi gi aguata mondo bende omothie, pundaneno nigi nyathine e bathe.

En adieri ni piny owacho chiko bech mwandu ma opogore opogore e piny mar Kenya, ma timore kuom ranyisi ni seche ma gimedo osuru e mwandu moro to bech mwanduno nyaka bed malo kata seche ma gidwoko osuru e mwandu moro to bech mwanduno dok chien, mae rocho nyalo mar janyiewo nyiewo mwandugi ni mar seche ma osuru omed e mwandu achiel to bei thi bedo mamalo masechemoko janyiewo ok nyal bedo gi nyalo mar nyiewo mwanduno, to seche ma osuru odok chien kuom mwandu moro to janyiewo nyalo bedo gi nyalo ma nyiewo mwandugi kendo bedoni okoti gi pesa mange'ny.

Mae en tich mar pith mar kit le ma iluongo' ni faras, faras dakie e pinje ma opogore opogore e pinyni, to kendo pith mar kit le ni ok en tich mayot ahinya ni mar jo pur mange'ny onge' nge'yo malongo' e tijni. Kit le ma iluongo' ni faras en le ma beche tek ahinya, kuom mano jo pur mangeny oknyal bedo gi nyalo mar tiyo tijni.

Tich mar pith, en tich manigi nengo' maduong' ahinya ne jopur matiye e aluora, achiel kuom nengo' ma jo pur yodo kuom tijni en ni jopur nyalo uso chiachgi o yo mar ringo', e yo mar pien kata uso chiayeno mangi'ma e chiro magiyud pesa maginyalo tero e chendrogi mamoko mondo okony ngi'magi, achiel kuom chendrogo en ni jopur nyalo yudo pesa magiyudogo ekoka gingi'yogo yore mag thieth giyudogo yore mar nauri, kendo giyudogo yore mag tero nyithindo e sikul.

Ber ma jopur yudo, e pith mar winy mag awendo, en ni jopur nyalo yudo tong' kata ringo' e yo mayom magichamo e yi familia gi marariyo en ni jopur nyalo uso winygi kata tong' gi e chiro maginwang' pes mag gik mamoko maginyalo dwaro toyigo e aluoragi kata e utegi magidakie, maradek en ni kama opithe winygi manyiwa mag winygi inyalo ti godo e puothe mar loso puothe kendo mag yugo cham mabup ma bende nyalo konyo jopur e yore mag chiemo kata e yore mag nyiewo.

Gino matimore kae en ni thuol omonjo nyigwen kumagidakie, kendo muonyogi achiel kachiel, mae timore kinde mange'ny ne jopur ma okoloso motegno ute magipithie gwengi, kendo mae biro kelo lal maduong' ni jopurgi.

Mae gi yier mag winy, yiergi nyalo wuok kuom gwen kata e winy mag bungu kata mauyo e kor yamo, yier kinde machon nitiyogo kaka gino mar ndiko, niketo wino e hiye kendo nindiko kode barua mopogore opogore, yier bende nitiyogo e wiro yethe e athonde ma opogore opogore ir nyithindo kata kuom jomadongo', yier bende nitiyogo e loso gigo mag beruok machalo koka kondo kod owalo.

Mor kich itiyogodo e yore ma opogore opogore, kuom ranyisi mokuongo, mor kich ne itiyogodo mar gengo' ahonda kata tuoche mag kor, niruwe gi yethe ma moko mag bungu to imathe gi pi kata inange' kuom jomadongo kata nyithindo. To marariyo, mor kich ni iwiche e athola mondo ogeng' athola kik landre maginyalo bedo athola mogam kuom gino mongado nga'to kata gino mochuo kod tong kata gimabith.

Ng'ato nyalo ndikore mondo obed jakanyo mar SACCO e yore mopogore opogore. Kapok ng'ato ondikore mondo obed jakanyo mar SACCO, owinjo ong'e ni chike mage ma SACCO gi oketo mondo ng'ato obed ni nyalo ndikore mondo obed jakanyo. Achiel kuom chikego kinde mang'eny, dwarore ni ng'ano onego obed maok tin ne ja higa apar gaboro. Mar ariyo, mondo ng'abno ondikre kaka jakanyo mar SACCO, owinjo obed ni en gi kupande. Kendo owinjo obed ni en ng'ano modak machiegni kata e aluora ma SACCO no nitiere. Mondo ng'ato ondikre kaka ja kanyo mar SACCO, onego bed ni ng'ano okaw kipande mare gi oboke mamoko ma SACCO no biro dwaro kendo mondo olim go bad SACCO no mantiere e aluorane kata machiegni kode kabisa.

Pith mar gwen ipidho e yore mopogore opogore e aluorawa. Nitie jopith madongo, kendo nitie jopith matindo. Jopith matindo thoro pidho gwen kind gwen ariyo kod gwen miya adek. To jopith madongo thoro pidho gwen kind miya adek kod elufu apar. Jopith matindo thoro pidho kit gwen mamiyogi tong' kod ring'o, to jopith madongo thoro pidho koth gwen mamiyogi ring'o mopogore gi mago mamiyogi tong' mopogore. Jopith matindo kinde mang'eny thoro dak gi gwen ei utegi kendo gwen gi ithoro we wuotho alanga e pap ka gimanyo chiembgi gin giwegi. Jopith madongo to thoro gero ute madongo ne gwen gi, kendo gwen gi ok mi thuolo mar wuok e liare, ni wuotho kata manyo chiembgi gin giwegi. Jopith madongo thoro pidho gwen e yo ni imiyogi chiemo eiute kuma gidakie no, kendo gi pi maok gine oko. Ithoro migi yedhe mageng'o negi tuoche mathoro monjo gi.

Ofis duond bura ma ODM, ogengore go hotel miluongo' ni Travelers manie chuny boma mar Homa bay, otelni nie tok kar chung' nyamburko maduong' mar homabay kendo ogengo're gi od koyugi maduong' ma iluongo' ni BNS.

Mae en osiptal ma mon nyuolie. Mon manyuol e osiptende kinde mathoth, ithoro ng'igi kod lakteche mosomo weche mag thieth kendo man gi lony maduong' eweche mag rito ngima gi joma mine gi nyithindo. Mon go maok onyuol e osiptendegi kinde mathoth thoro gamo tuoche kendo samoro nyalo wito ngimagi kata nyithindo ma ginyuolo be. Nimar seche moko jogo maritogi ok gin jogo man gi lony eweche mag erito nyithindo kata weche mag nyuol mag mon. Kinde mathoth mon ijiwo mondo onyuol e osiptendegi, nimar gibiro yudo thieth kod yedhe mang'iyo ni nyithindo ma ginyuolo kata gin giwegi ok gigamo tuoche kata ok giyudo sida mamoko manyalo wuok ekinde ma ng'ama miyo nyuolo nyathine.

Mae en le mi iluongo ni tiga, tiga en le marabora tiende boyo kendo ngu'te bende boyo, tiga en le ma iyude e pinje maliet kachiel kuomgi e piny mar Kenya e aluora mawadakie, e kinde machon tiga ne ipethone piene kendo kod ringe' nimar piene nitiyogo kaka nanga mar umruok kendo mar loso gigo machalo bul kata gigo machalo orutu. Ring' tiga ne ichamo e kind jo thok mar jomasai kendo e kinde machiegni, to pinje mange'ny osewuok tung' mosuo gi jogo mapetho tiga ni mar tiga osebedo matin e piny kendo negijok girumo. E piny masani tiga en le majaber maji mange'ny wuoke pinje magionge' kaka pinje mag wagunda mondo bi mondo one tiga ma kendo mano kelone jogo modakie e aluora magin tiere nwengo' mabup moloyo kaka jogo mane pethogi gi ringo' kata ne piende.

Achiel kuom weche moland e weche nwengo' kauono en ni nuengo' ma jokenya osebedo ka dok piny e odiochieng maru nikech osuru ma piny osebedo kamedo ne jogo maketo mwandu kata jogo maloso mwandu e piny mar Kenya, ji mange'ny bende osebedo ka wito tijegi ni mar joket mwandu mathoth osebedo ka dare e piny mar Kenya kendo ka thi e pinje mag libamba kaluwore ni aluora mar ohala osebedo ma ok mabere ne ohelni magigoyo e piny Kenya. To maradek oboke midendo ni finance bill mar higa mar alufu ariyo gi prariyo gabich osewuok kendo ijiwo jokenya mondo osom obokeno mondo onge' gigo manie hiye manie obokeno.

E kinde ma nga'to othie ospital, ipimo liet mar dende, ingi'yo ka be en malo kata en piny. To mararinyo kendo ichako ipimo ni remo bende ringo' e dend nyieni e yo mowinjore ingi'yo ka be en malo kata en piny. To maradek be kinde moko be ingi'yo ni sukari manie dend nga'to nie kiwango mane? nga'to sukari manie dende okonigo bed mamalo ahinya kata mapiny ahinya.

Achiel kuom yorego migengo'go tuoche e aluorana, en ngiyo ni ji duto e kinde duto oketo aluora maler kendo beto bunge kata puko pige moko ma ochung' achunga' maonge tich, ma en achiel kum yorego mi igengo go tuo mar maleria. Marariyo ijiwo ji duto mondo kinde mange'ny othie oko e chope, mae en achiel kuom yorego migengo' go tuo mar nyaldiema. Maradek idwaro ni ji ekinde mang’eny othie osiptal e kar saa mowinjore ni mondo kik girit ma tuwo jiwre kuomgi eka gi thie e ospital, mae nyalo konyo e ngiyo ni tuwo okonyoro nga'to ahinya , kendo ijiwo jonyuol mangi nyithindo matindo oter nythindo mondo ochanji e kuom e samowinjore ne twoche ma opogore opogore, mae en puonj ma imiyo mon matindo kata kendo gi mon madongo' mondo ongi' ni nyithindo ochanji e yo mowinjore mondo ogeng' tuoche maginyalo gamo ka okochanjgi, mae en achiel kuom yorego migengo'go tuo mar polio.

Bombe mag ugwe mag Kenya, monge're e wechegi mag kitgi kod timbegi, gin bombe kuom ranyisi machalo kaka Machakos, Kitui, Salama, Mtito wa ndei, Embu, Meru, Lodwa, Mandera kod mamoko e kindgi.

Gino ma biro e paro ka aneno gini, en kar jo alam mar jo dini mar jo islam, kinde mathoth, ilose sinagogi maduong' mangi taya mothuro marieny kar otieno kendo iyawe kar sa ochiko okinyi nyaka piny ru, kinde mathoth jo din mar joislam keto alamgi bang' sa ka bang' sa kendo igoyo oporo maduong' mawinjore e tung' piny ka tung' piny mondo jo din no ochokre kata mondo oter alam kamoro amora ma gin tie.

Puonjo nyithindo e yore mag mbui nigi nengo maduong' e piny masani nimar omiyo nyithindo bedo gi riekni mamoko ma ginyalo nuang'o go pesa e yore mag tudruokgi. Mar ariyo, tudruok machal kamagi konyo nyithindo bedo gi rieko ma ginyalo loko go ohala e piny mabiro maok ochuno ni nyaka gidhi e pinje moko ma. Ma giyudo kaka ginyalo nyiewo gik moko kata timo chudo ka gin kamoro amora e pinyni. Mar adek, tudruok mag yore mag mbui miyo nyithindo nyalo timo nonro matut eyore mamoko machalo kaka yore mag thieth, yore mag pith, yore mag pur kata yore mamoko manyalo konyo bero ngima gi.

Somo en gima ber, kendo en jopunj jomalongo' moromo adenda seche ma nyathi dongo, odongo ka gima ongeyo onge' , okonge'yo nyinge', okonyal ndiko kendo okonyal somo, to nikech sikul nyathi dongo' kodhikuro pile ka pile kinde ka kinde, to ochako nge'yo nyinge', onge'yo ndiko kendo onge'yo somo, nyathi nge'yo paro maliw kendo onge'yo wuoyo gi jomadongo gi jomathindo kanyakla, nyathi nge'yo pogo ber kod richo kothi sikul pile kapile ma okolewo, somo ema loko nyathi bedo nga'ma ngo'ngo, oloko nyathi wuok e rawera to obedo nga'ma dichuo, nyathima nyako bedo nga'ma thako kendo obedo nga'ma miyo malongo' , opuonjo nyithindo ritore kendo opuonjo jomadongo' gerore.

Kinde ma nga'to opitho ochiago mokuongo, tich bedoni matek ni mar ikoso nge'yo. Mokuongo seche ma iludo ochiago dwarore ni ilude gi nge'yo mamalo nimar iyudo ni ka okinge'yo to inyalo ludo kuonde moko bed mange'ny to kuonde moko ti mati. Marariyo ochiago dwaroni seche ma idoye to koro kuonde ma othie mange'ny ka iputho to kuonde ma othie matin iweyo, ma en ni mar kuonde ma othieye mange'ny kiweyo mokiputho to ok gibinyak malongo'. Maradek kinde ma ochiago iko olemo iyudo ka winy thoro kethe kuom mano duarore ni itimne arita malongo' mar gengo'ne winygi, seche ma ochiago kendo ochako twoyo olembegi to dwaroreni kendo iputho iponogi.

Butho en alot ma luwore gi kweche mangeny e kind odangawa, kwechegi adierigi malongo' to nga'ma onge'yo onge' to kata kamano gima owach nyaka timre. Mokuongo' iwacho ni butho oluoro wang', kuom mano butho okdwani ipitho kama wang' nge'nye kata kama ji ngi'ye mange'ny, wachore ni nga'to majajuog wang' kongi'yo butho to mono butho iko olemo kata samoro nyalo miyo buthono two, kendo butho bende okohero kumajikale mange'ny, wachore ni kumajikale mange'ny thoro rocho butho omiyo okogol alot maler kata alot mapichni kaka owinjore to kendo samoro kidwaro yudo ni mondo koro ohiki olemo bedone matek.

Gino ma timore e pichani, en ni jogi kayo butho, kit butho magikayoni, en butho manyak kendo mategno bang' ndalo matin, mano bang' ndalo prauchiel nyaka ndalo praboro, kit buthoni en butho marabuor oko kendo hiye ratong' en butho ma ok nyaluo kendo en butho ma oya e pinje mamoko, buthoni dwarore ni kinde mathoth itiyo kode gi mbolea mange'ny kendo gi yethe mange'ny, ni mar ok otim maber e aluora mange'ny, buthoni bende dwaro ni oketne pi mange'ny mondo kokonyag malongo'

Kaka japiny maonge' tich, inyalo golo chudo magi mag SHA ka ikungo' e ot matin matin kaeto ka chieng' ma oromo to ichulo dichiel ka owuok e simbi mar ang'we yamo, kata ithie e apisi mar jo SHA machiegni kodi to gileri koka inyalo timo chudono. Marariyo inyalo chulo chudo magi mag SHA ka owuok e ong'we yamo matin matis seche ma iyudo kibarua nyaka chieng' orom kiwango' ma idware.

Oloitoktok en boma manie e piny ma jomasai, en boma manie tong' mar Kenya gi Tanganyika, bomani en boma ma nyago olembe, alote kog cham mothuro ahinya , kendo kinde mathoth iyudo ka ji mange'ny thi timo weche mag puro e piny mar Oloitoktok. Oloitoktok bende en boma ma ji dhie mange'ny welo maye Kenya kae kendo mayae pinje maoko mondo gi ne got maduong' mar Kilimanjaro.

Tijni en tich mar goyo ahala mar chiaye, tijni ne ochakore kinde machon kendo thi mbele nyaka kawuono, tich mar goyo alama chiaye dwarore ni itimo gi nga'no manigilony mamalo ni mar ka okotime e yo makare to chiaye nyalo bedo gi athola ma kendo thietho nyalo bedo matek, alamagi konyo ngeyo chiaye kind chiaye mamoko mae en seche ma chiaye othi kulo, seche ma chiachi oriwore gi chiaye ma moko, kata seche ma chiaye othie chiro mondo ingi'ewo, seche ma chiaye okwal bende inyalo tiyo gi alamago mondo inge' chiachi ka dipo ni oyude e kinde ma moko.

Ng'atno machamo chiemo ma opuodhi kendo chiemo ma opim, en ng'at no madak aming'a kendo gi mor. Ma en ni marchiemo ma owinjore konyo del e geng'o midekre manyalo goyi. Bedo gi laktar mapimo chiemo ma ichamo kendo ma miyi riekni ma inyalo tiyogo mondo igeng' midekre manyalo goyi, en gino man gi nyadhi ahinya kendo kinde duto, jogo man gi lakteche machalo kamagi, gin jogo matiyo gi pesa matin ka gimanyogo yore mag thieth.